Ũrabatara marũa ma kuma thukuru ĩrĩa umĩte angĩkorwo nĩ college na ũrekaga gĩthomo kĩa ngathĩ ya thĩ, nĩgetha kuonania atĩ nĩ ũkinyanĩirie ikĩro cia gũkorwo ũkĩamũkĩrwo thukuru ũcio nĩguo kwambatĩria ngathĩ ya gĩthomo gĩaku. Ũndũ ũcio ũngĩ, angĩkorwo ũraumĩte cukuru ya thekondarĩ, nĩũbataraga marũa makuonania atĩ nĩũkinyanĩirie ikĩro na grade ĩrĩa ĩrabatarania, nĩguo gũkorwo ũkĩyandĩkithia ta mũrutwo kũu. Oho nĩũrabatara indo ingĩ ta marũa ma gũciarwo marĩa monanagia wĩ raiya wa bũrũri ũrĩkũ na ũũmĩte gĩcigo-inĩ kĩrĩkũ gĩa bũrũri.

Wa mbere, motungata marĩa mũkoretwo mũkĩhe, nĩ ma kĩrathi kĩa igũrũ, kuona kuumanagia na kũnyamũkĩra, kũnjarĩria na njĩra ya gĩtĩo, na kũndarĩria maũndũ marĩa ngoretwo ngĩbatara, hatarĩ kũnoga mũthenya ona ũmwe. Wa keerĩ, indo irĩa ngoretwo ngĩgũra nduka-inĩ ĩno yanyu, nĩ ikoretwo ikĩruta wĩra, ũrĩa ndarongoreirie na njĩra njega, na nĩ mũkoretwo mũkĩnyenderia indo irĩa ciagĩrĩire na njega, na thogora mũbacĩrĩre. Kũguo no njuge, motungata manyu, hamwe na indo irĩa mũkoretwo mũkĩnyenderia, nĩ ngenereire na ndingĩrira, gũkorwo ndĩ mũgũri kuuma nduka-inĩ ĩno.

Wa mbere, nĩbatiĩ kũĩmenyithania nake, na ndĩmwĩre tibi ĩyo ndĩragũrĩte mũthenya ũrĩkũ, kwahotekeka, ndĩmũtũmĩre mĩario ĩrĩa twaririe, na njĩra ya ndũmĩrĩri nguhĩ, nĩgetha akorwo, kana nĩgetha ũkorwo arĩ ũira, atĩ ti mũndũ ũrehanania naniĩ. Wa kerĩ, ndĩmũtarĩrie tibi ĩrĩa erĩga kũneyanĩra, nĩ ĩrakorirwo ĩgĩthũka, na ndĩkĩrĩtie ihinda rĩrĩa rĩandĩkithitio, rĩa gũkorwo ngĩmĩcokia. Ũcio ũngĩ, ndĩmũtũmĩre ndũmĩrĩri ya M-pesa, ya kuonania nĩ ndarĩhĩte tibi ĩyo. Kuuma hau, etĩkĩra ngorwo ngĩcokia tibi ĩyo, ndĩmwĩre andarĩrie mũtaratara, ũrĩa ũhũthĩkaga, harĩ gũcokia kĩndũ angĩkorwo gĩtinaruta wĩra ta ũrĩa kĩagĩrĩire, kana gĩakorwo gĩgĩthũka, gĩtakĩrĩtie thikũ irĩa ũhetwo. Ũcio ũngĩ, angiuga mbeca iticokagio, no akorwo akĩndarĩria, ũrĩa ingĩhota gũcokia ĩno, nĩgetha manjenjerie na ingĩ ĩraruta wĩra na njĩra njega.

Angĩkorwo mũgũri nĩarahũra thimũ maita maingĩ akĩũria ũhoro wa indo ciake na irĩa tũrĩkĩtie kũmũneyanĩra ĩndĩ ndarĩ araciamũkĩra kana itirĩ iramũkinyĩra, nĩbatiĩ kũmwĩrĩra irĩ njĩra-inĩ na ngorwo ngĩmũhee nginya mathaa marĩa ciakũra na marĩa ciĩrĩgĩrĩirwo kũmũkinyĩra. Na njĩra ĩngĩ ĩrĩa ingĩmũteithĩrĩria nĩguo kũhorera na kwaga kĩagago. nĩyakũmũnyitithania na ndereba ũrĩa ũramũtwarĩra indo ciake, nĩgetha makorwo makĩaranĩria, nĩguo akorwo akĩmenya atĩ nĩ maa indo ciake nĩcikũmũkinyĩra.

Njĩra ya kũhoya kana kwerũhia marũa ma wĩra, gĩkĩro-inĩ gĩa kauntĩ nĩndeto yokire kũhũthia maũndũ, kuona nĩ ũhotaga kũmerũhia ũtegũthiĩ mũcii-inĩ wa Nairobi ta ũrĩa kwarĩ hau kabere ũndũ ũrĩa wakoragwo na mũhatĩkano mũnene. ĩndĩ ona kũrĩ ũguo itanya rĩa kũhũthĩra nenda nĩguo kũhoyaga, kana kwerũhia marũa ma wĩra nĩ ũgũkorwo na ũguni, makĩria kuona mũndũ ndebatara kũhinga wĩra wake na gũteyanga mathaa maingĩ abangĩte raini kuona kaingĩ gũkoragwo kũrĩ na raini nene andũ makĩmatha motungata maya. Ũcio ũngĩ, mũndũ no ahote gũkinyanĩria marĩhi mau ihinda-inĩ o rĩothe arĩ handũ o hothe, kuona arĩbataraga o gũkorwo na thimũ yake na kũihũria ũhoro ũrĩa ũrĩbataranagia. Ũcio ũngĩ nĩ ũkũnyihia ungumania ũrĩa ũkoragwo ceceninĩ cia kũmatha motungata maya, tondũ ũkoraga kũrĩ andũ makinya tene ĩndĩ kũrĩ mokaga macereirwo na matibangaga raini kuona nĩ moainĩ na andũ kũu, ndeto ĩrĩa ĩngĩninwo kũgerera kwamũkĩra motungata macio nenda-inĩ.

Tuoe mũhano wa thimũ ya gwoko, angĩkorwo thimũ ĩrĩa aretĩtie tiyo arakorirwo akĩamũkĩra, kuuma kũrĩ kambuni, abatiĩ kũmandĩkĩra ndũmĩrĩri, kũgerera e-mail, agĩtarĩria ndanakorwo akĩamũkĩra thimũ ĩrĩa etĩtie, oho, nĩ abatiĩ kũrũmanĩrĩria na mĩario ĩrĩa marĩtie, akĩmera thimũ ĩrĩa arenda, na atarĩrie arĩa arakorirwo akĩamũkĩra, angĩaga kwamũkĩra macokio o mothe, kwa ihinda ria thikũ ĩmwe, abatiĩ kũhũra thimũ, kuona nĩraithi na ũhũthũ kwaranĩria na njĩra ya thimũ na amatarĩrie ũhoro ũcio wothe, waima hau, nĩ mabatiĩ kwĩigwithanĩria, ekũmĩcokia na njĩra ĩrĩkũ, na kambuni ĩkuoya ihinda rĩigana atĩa, kũmũneanĩra ĩrĩa ĩrĩyo, oho no amacokerere rĩngĩ, mũthemba wa thimũ ĩrĩa etĩtie, nĩguo gũtigĩrĩra atĩ, matinahĩtania rĩngĩ rita rĩa kerĩ.

Kwa ihinda rĩrĩ, kambuni ĩrĩa ĩheyanaga motungata macio, ĩrĩa nĩ ya Safaricom, nĩ ĩhũthĩtie ndeto ĩno, kwona no ũkanje marĩhi macio makerĩ, mbere ya makinyanĩire. Angĩkorwo nĩmegũkinyanĩire, no ũkorwo ũkĩoya thimũ yaku, ũhihinye star, ĩmwe, gĩbũgũ, gĩbũgũ hash, kũrĩa ũrũmagĩrĩra mũtaratara, nĩgetha ũhote gũcokia mbeca icio. Ũngĩremwo nĩ kũrũmĩrĩra mũtaratara ũcio, noũkorwo ũgĩcagũra kwaranĩria nao, na mamũkĩra thimũ, ũmatarĩrie thĩna waku. Kuuma hau, nĩmegũgũtarĩria ũgũkorwo ũkĩamũkĩra mbeca ciaku rungu wa mathaa maigana

Kũhũthia kwa mũtaratara ũyũ, nĩ gũteithĩtie andũ aingĩ kwĩyandĩkithia na kũhota kũamũkĩra mathomo ma ngathĩ cia igũrũ. Ũhũthĩri wa tekinoronjĩ, harĩ kũhotithia arutwo gũikia mahoya mao ma kũingĩra thukuru cia ngathĩ ya igũrũ, nĩgũteithĩtie na njĩra nene kuona mũgarũ na hau kabere, thikũ ici, mũndũ ndabataraga gũthiĩ ngina thukuru icio ĩndĩ atwarithagia mĩhang'o ĩno kũhũthĩra rũrenda rwa thukuru ũcio. Hau kabere nĩ warĩ na mĩtaratara mĩingĩ kuona mĩhang'o ĩno nĩngĩoire nginya ihinda rĩa kiumia kĩmwe ona kana igĩr,ĩ ũndũ ũrĩa wacũngagĩrĩria arutwo hamwe na aciari ao gũkũa ngoro, ona gũteyanĩria mĩhang'o ĩyo, na kũhũndũka na mũciĩ ĩndĩ rĩu aingĩ nĩmarahota gũthoma kuona nĩmareyandĩkithia na njĩra ya ũhũthũ.

Batiĩ kwĩhoya njaranĩrie na ndereba, ũrĩa ũgũkorwo akĩndehera mũrigo wakwa. Ũcio ũngĩ, ndĩmwĩre nĩ county ĩrĩkũ, na mũno makĩria, nĩ mwena ũrĩkũ wa county ĩyo. Ũcio ũngĩ, nĩbataire gũtigĩrĩra atĩ, nĩndahota kũmũtaarĩria na handũ hoíkaine weega; no akorwo nĩ thukuru, kanitha, kĩrabu, mũkawa, nduka, bata nĩ handũ harĩ igweta, nĩgetha akorwo akĩmenya weega nĩ ha. Oho, nondĩmwerethere na barabara, kuona nĩ kũrĩ amwe marĩ ũhĩgĩrĩru, na barabara ngũũrani. Ndarĩkia ũguo, tũiguithanĩrie mathaa, marĩa arerĩgĩrĩra gũkorwo agĩkinya, nĩguo ndigĩrĩre atĩ nĩekũngora, nĩguo nyamũkĩre mũrigo wakwa.

Mamwe ma maũndũ mega marĩa mabataraga gũkorwo na mwendia mwega wa maembe, nĩ gĩtĩo, kũrĩa abatiĩ gũkorwo akĩarĩria agũri ake, na njĩra ya gĩtĩo, ũndũ ũngĩ, nĩ gũkorwo arĩ mũthikĩrĩria mwega, nĩguo kũhota kũnyita maũndũ, marĩa atarĩrio nĩ mũgũri, atekũmũcokerithia na njĩra nene, no akorwo nĩ mũigana wa maembe araheyo marĩa mũgũri arenda, nĩguo amatũme amũtũmanĩre nginagia gwake mũciĩ, ũcio ũngĩ nĩ abatiĩ gũkorwo arĩ na ũmenyo, wagwĩka mathabu make wega, nĩ getha akahota kũmenya mwĩigana wa mbeca, iria abataire kuuma kũrĩ mũgũri, na ekũmũcokeria cigana, aneyo nyingĩ, ĩĩ biacara nini, nĩire ũhoti wa gwĩka wega bũrũri-inĩ, kuona andũ aingĩ mendaga kũgũra indo ciao, kũrĩ biacara icio nini, ũkĩringithania na nduka nene, bata nĩ mũndũ, akorwo na ũmenyo wa kũramata na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire.

Nĩũbataire kũhũra thimũ mathaa maigana ũna mbere kana mũthenya ũmwe mbere kũrĩ sacco ya ngari ĩrĩa ũrenda ĩgagũkua kũringana na kũrĩa ũrathiĩ. Ũmatarĩrie ũrenda gũthĩĩ kũ, na ũrenda ngari gĩtĩ kĩrĩkũ, akorwo gĩtĩ kĩu kĩa mathaa marĩa ũrenda gũgakũra nĩkĩoe, no ũcenjie gĩtĩ, kana ũcenjie mathaa maku nĩguo ũkorwo ũgĩcenjerio ngari. Warĩkia ũguo nĩ ũrĩhe ũcoke ũmatarĩrie harĩa ũrenda gũkoywo na mwĩrane mathaa marĩa ũgakorwo ũkĩoywo.